Itodolu ena nitodolu enkitobirata enkop, elio orbaribara oitobiraki esidai, ore ena naa maendeleo nayauwaki atua iltung'anak, idol ajo keimita iltunanak naa tenelo nelotu enkata enchan naa sidai ena oleng'. Ore ena siai naake enarikino neasi to muruan pookin pee ereti iltung'anak onyamal oyeu nkoitoi, ore enyamali sapuk natii enkop ang' naa inolbarbarani.

Elio iltung'anak otamorutua naleng', ore ena naa embaye e tipat oleng' ena amu idimayu naa iltung'anak otoni to leng'oti oorisio netoni aitukuja, netoni ainosu nkaatin e apa, ninosuni maisha ajo kaji egira aikunari. Ene tipat ena tukul amu mitoki aisho oltung'ani edamu nkulie tokitin, nitobir ndamunot oltung'ani nemesioki oltung'ani aye tenelo neeku keeta osim. Kore ena naa ene tipat.

Isum oltung'ani ing'ira autaki te simu ino ashu e simu ake e likai tung'ani, ore piindip atuutaki nutaki esidano ning'uraki ninye esimu enye, niliki taa ajoki piirony star, isiet-nabo-naudo hash, pee etumoki atodua ajo kejokini aa. Ore ena naake idim oltung'ani aisumayu tenelo darasa ashu isum akeduo olikai tung'ani ake oata enkariano odim atuutaki oltung'ani mbaa.

Ore ena naa emashini naitumiai too nkang'itie nabore iltung'anak naa sapuk enkirowuaj tina kop naa eidim idimi aitumia atoponai enkijape. Ore ena naa emashini nadimi oltung'ani aitumia tewoi natii ositima ashu tenimiata ninye ositima tenkang' ino keetai taata ine solar. Ore ena mashini naa ene tipat too nkuapi nairowua ijo tenakata Mombasa anake emakat arashu ninye Nairobi ashu to woitin naiding'a nebore iltung'anak.

keibelekenya naleng' ena bae too nkolong'i, amuu egira ninye enkop aaku kiti metaaku metumi ewueji neirem iltarakitani, ore vile negira iltung'anak aponari aiisho. ne endelea enasiai ooitarakitani aaku neiremi enkop sapuk aa endelea aaku kiti. nepuonunui inkulie oitoi ee taata naunishoreki, anaa inoshi naitupurupurani orpuya nepiki layers eetae sii ninye green houses naa keidim naa keidim aatuunie intokiting too wuejintin nemetii inkulupuok nedumakini inkulupuok, neaku keidim atoponari neidim atoponari too nkolong'i.

Anyor naleng ena bae eunoto oorkiek enake kengaitubulu akeyie nara , nnaa orkieek pookin . Ore ena bae naa enetipat oleng amu ore irkieek pookin nibelekenyaki iyiook isa, aitukuoki iyiook enkijape . Ore pooki wueji netii ee irkieek naa sidai enkijape oleng , ata ninye nenaa kenkaitubulu ake naa kitobir, nitobir nkulupuok too tolchambai loltunganak.

Ene tipat naleng ena siai eunoto e kitunguu tenias oltungani. ore pooki biasharai oyieu neponaa biashara enye naa idimayu neutakini ajoki taasa ena biashara e kitunguu . Isidai amu meetae biashara sidai naijo ena e kitunguu .Elelek emirata amu keyieuni te pooki wueji. Kumok oleng iltunganak oyieu kitunguu niaku ene tipat katukul biashara e kitunguu .

elio imashinini, iinkoputani taa nelio microphone nelio esimu nelio oltung'ani, ore ena naa keitodolu enaa enkitesheni ee redio. naijo duo taata enkitanyaanyukoto ee nosim fm anake paran enake sidai fm nelio ajo ninye ena. nelio ajo ketii nafasi oo iltung'anak kulie waare.

indim atang'asa atoliki oltung'ani esidano eunoto ondaiki intumia orpaip peeya enkare neitong'aki ewueji netii enkaitubului pookin idumu ilo tung'ani nirikoki ewueji negirae aasie ena siai meshomo alo adol openy toonkonyek enyenak peetum atodua tipat wesidano, eeta tipat naleng ena siai amu misho enkare ibukori metaa kitumiae enkare aitobiraki.

ilo olchamba nidung'u keji kulo irkikwa niyau, nilotu agwet itang'asa taa aituku aituku tenkare aitukuo olchafu lioriong ning'oru enkalem nigwet akinyaa inkinyat, indim atigila tolala enake idung'udung pee eaku inkuti rubat kunyinyi nidung'op ena rubata amu kegol ina oleng nitumoki taa nakata ainosa.

wore ena nitai enkopis olomon enake enkopis ake nabo esirkali ashu enolopeny naidim iltung'anak ora ong'uan atotoni neimaki imbaa ore sanasana naa kelio anaa enkitesheni entelepishen naijo citizen tv ashu ninye ae ake ore ena naa isho iltung'anak metotona nenya ilomon nikilikuana imbaa ormabarishoi.

Indim atudumu video enkisum te esimu ino, tesimu naata camera .Nidumu te darasa nagira aendelea ashu embae akeduo ningira alo aisumisho tenakata. Ni record te esimu ino , nilo alo ae store ashu airagie ,e ai save te esimu ino. Nianyu nilo alo aisuroki enkae computer sapuk nilo aitodol inkera. Ore ina naa kidimie , nenyor oleng , amu kenyor inkera entoki nadolita naa kepuo apuo aelewa esidai.

irmatunda kulo, ore paa enetipat ena siai oleng' ena bae tenias, indim ainosa kulo aitaa endaa indim sii atuuno te lalai nintaa ninche biashara ino niya sokoni nimir. nilo atum iropiyiani nidung'e kulie tona.

Ore ena naa enkiremore entoki nijo ormajani. Elio oltungani logira aitashe logira adungu anake aitayu endaa, ormajani oidipa ao. Neasi ena too nkwapi naasha oleng , eeta oltungani orbene loitadoiki imbenek naotok tenkoriong enye.

enetipat oleng' ena siaai, amu eisho oltung'ani metalaa osesen, neitobir indamunot , nelo atumore iltung'anak nepuo apuo ashipa nelo alo adol intokiting' neitu eitoki adol anaa intimi, anaa ingwesi oldonyo. ore ena naa epuoi te shumata ildonyo, eyau sii ena siai watalii enkop loijo ilashumba.

Ore oltungani enikoni tenisumi ena toki naa kenarikino nelo oltungani sukuul ana taa tenelo primary ,nidip primary , nitoki alo sukuul e secondary nelo taa tanakata college, paa kepuoi aisum enkiguana naji imbaa e biashara . Ore ena naa kitaariani iltunganak oleng te university sanasana.

oldakitari , oe ,supa ,ipa. Kaji enkarna Meria, atijinga oloirobi, atamanayie endukuya , atigira aku kalo, kamaaa elukunya oleng, naa airokita sii kaji aas ?. Newal oldakitari ajo , ore ina naa oloirobi, ore embaare oloirobi naa peyie kiudi , nikinchori osintano ,nikinchori anti biotics opuo apuo aar nena bacteria. Ore tenidipayu niintoki alotu ashukunyie ake ,ore enkata pooki nining irokita ingoru a kitunguu saumu, ingoru sininye ndimu ntokitokie tooko tiang eton itu ilotu sipitali amu ekiret.

Eliooo oltungani oitiringa ainingisho ,itodolu ajo etii oltungani ogira airorie ninye naki oota entoki nagira autaki . Ore ele tungani nitiringe , nekuraki inkonyek enyenak , aibung , aininingu enagirae ajoki. Ene tipat ena oleng amu isho oltungani metayiolo merisha imbaa. Ore pooki tungani oiningisho naa kelo alo ayiolou ina natiaakaki tena ke swali naa kelo awal aitobiraki . Naa ore pooki tungani lemeininingisho eirorieki nelaikino atoola enkikilikwanata.

Elotu indamunot aainei nchere ore pooki biasharai nelak Kodi . Ore ena naa enkoposi nalakieki Kodi naji iTax. Elio iloopisaini ogira aret oltung'ani ooewu abaiki ninche tenkopisi. Ore elaata e Kodi naa entoki e tipat tolosho lang' amu eisho olosho meshomo dukuya.

Ore ena naa enkikikwanata naikilikwanu oltungani , aikilikwan oltungani aa ole nkaji taa engoruoi anake e sila . Ikilikwanuni ena swali , inkilikwanita oltungani olimiyiolo ashu olintera adol tenkolong edukuya . Ore pinkilikwan ajo keniaji, nelimu eningwaa , nelimu ajo kenengae.

Ee kadup airoro nkutukie saidi uni ashu ongwan ,kake etii inemadup oleng, kake adup aitobiraki nkutukie nara uni. Adup kimaasae enkutuk natoiwunyieki ,enkutuk eyieyio opapa. Adup kiswahili enkutuk naisuma te darasa . Adup sii airoro tenkutuk e kingeresa anake tenkutuk olashumba . Adup airoro aitobiraki, nadup sii aigero.

Idimayu naleng ninosuenkatini nairpirta enkolong emashishi te enkop orkokoyo . Kidimayu katukul amu inkilikwanu imbarakinot ilo lemekure eetae . Inkilikwanu ene toiunyieki, inkilikwanu enetubulunyie , nidimayu ninye niboitata apa ntae irara kutitik , ninkilikwanu enisumare wene homo ninye okiama omeu alo ,tenetabayie kiama. Niaku kidimayu katukul.

Ore kuna naa motonyi e onkata naidim oltung'ani aibung'a neyau enkang' enye, ijo ninje enkabila o nturkuluni eeu ninye oltung'ani pee idim aitiss aitisidana enkang' enye, keyaki osim, neyau sii pee eponu aaku motonyik naidim iltung'anak aing'ura tenelo neponu enkang' enye. Ore ena siai naa enetipat oleng' nemisho ena motonyik o nkabilaritin kumok mimina tenisudori too nkang'itie.

Ewuei ake osokoni kake mikararo osokoni lang. Eyau ilamirak intokitin enye , neponu ilainyiangak , neponu ainyiangu anaa vile ena tumoki. Iragieki ake sinche tosokoni nitobirakini kintarani naikakini . Ore esidano naa meikormojae.

Ore ena naa enkopis e municipality . Ore ena naa enkopis e sirkali naa enanarikino neetae toontaoni pookin . Enkopis ena e sirkali. Ore municipality naa enkopis naret iltunganak oleng atuutaki , nitobir, town ,nisafisha , pemejing olchafu.

Isidai ena bae , enyorunoyu kake ore saa zingine naa torono ena bae .Ore ena siai naa keas iltunganak tenepuo beach enoshi wuei netii enkare , nemesidai amu keponu inkera ,neas iltunganak, nitayu iltunganak inkilani ,nitoduaya masipaisho enye nemenarikino neitoduaya tedukuya inkera.

Ore Kuna naa nkarn ooltunganak arikoko le nkaji e maa. Ore ena bae naa ene tipat amu itodolu ajo ore Kuna naa ilayiok, oomoruak ooje, itodolu ajo keng'as ninye ele, ore tenkishorinoto, ore ele nkaiseeri naa olayioni ninye lormoruo oji nkaiseeri, naa nejia etiu ole sankei, arashu ole kores, ata sii ninye ole saitoti.

Eriki oltungani college pee elo alo aton te darasa, ilarin waare otidialo, aare o nusu pee epuoi aapuo aisum esiai enkiremore ashu ene agriculture idim sii atolliki likae tungani, lemeekurw etumoki ashomo darasa, nidumu nikutaki ajoki eturi gumoto neuni ilmatunda laijo, irmarikoni nepuonunui aaun, etii ele tungani olchampa likae. Ouno ninye Kuna daikin nelo alo aitodolu enaikoni teneuni

Ene tipat ena bae oleng, ene tipat ena bae amu, eishoru menotito ntokitin nemeetae, ore pooki tungani ounisho naa etum edaa. neeku nabo tipat Ina. etum sii iltunganak isiatin naas naijo ilkibaruani, aapuo aun ena daa, nepuo apuo aikesu. ore enkae bae etipat oleng naa etum oltungani biashara odumu ena daa, neya sokoni nelo amir,

Embaye etipat Ena amu keji Ena usafi. ore Ena, naa embaye etipat biotisho le oltung'ani. enarikino niing'orr pooki tung'ani biotisho enye iakikisha ajo itukuo ine weji nelo aasishore nelo ajut te nkare wo sabuni nelo alo aponiki irkulie keek pee epuo är moyiaritin. Enetipat ena.

Ore apa sababu nataasie ena, naa enkolong apa nashomo agira aidurrie intokiting, inkishu areu, Nikipuo roncho. Nikipuo abik, naa enkop metel nemetii enkare, Nemetii ai toki. Nikipuo aituku toreyiet, apuo aituku enauri. Ore ena, nataasa apa arakiti.

Adamu apa Kira nkera, esukuul esekondary nikishomoito apa iyiok entoki naji science congress eetuo apa inkera ooh sukuuluni naapashpasha nepuonu aiitoduaya enkariyano enye tialo erubata napuo e maisha. Ore ena naa kiteng'en oleng' nkera ore ena toki naa enetipat oleng' toosukuuluni esekondary kishomo yiok ena science congress mpaka National level

Egira aitodolu ena pisha enkaruosho natijingaka atua iltunganak tolosho le Kenya tenchoto oo nkompitani aashu te internet egira aitodolu ajo etoodoro oleng neidim atuutaki iltunganak ajo pee etum ataa ariyiak neeku abarak oleng tenelo aitumiya enkoitoi olmutandao tenepuo aas imbaa enye.

atua engari eti kulo tunganak, elio iltunganak otoni nelio oloitashe nelio ilorikan tenidol, ijio kitau ena keti oltungani ota ewutakinoto, nangira autaki kulo tunganak ongira aisafiri ashu loti esafari epoito enkop fulani ijio kitayu a olopisai ele outakita iltungana embae.

Ee ketii enkolong' nikinyiangutua Kuna motonyi, etii Kuna motonyi ang', inyiang'uni Kuna motonyi pee epuonunui aaku edaa, ekeeku ninche edaa kat are, amu, edaa ilmosor ekiiyieu, naa edaa sii ninche tenelo nikiyieng, teneisho sii neeku kumok, nemiri netumi mpisai, egol enkinyiangunoto ena motonyi, teneisho esidai idim aatalak ninye school fees oo nkera.

Eeta tipat oleng' eunoto o ndaiki nalelek embulunoto naijo sukuma wiki, anashu spinach, ashu cabbage tolchambai loonkang'itie. Ore ena naa entomononi natijing'a olchamba lenye nitayu endaa naake ejing' ake atua aji nelo ayer ninos te leleki.

Enetipaat oleng te murua ang' ena tipaat amu eidiim ltung'ani ainyang'u ntokii ashuu ee service yeyote netuu eibung'u aitobiraki ashuu eiyee eretoto. Ore pooki kaata naiyee retoto naa keloo ainyaa nkofisini ena maasai naata, ore ena maasai naa ketii oltung'ani likiloo alang' amaata naa ninyee likiloo areet. Ore elo naa ninyee ejii customer care.

Melelek anasiai e-nkisuma. Iisum oltung'ani litu elo sukul enarikino nelo oltung'ani darasa.na ore darasa sidai kishaakino nelo oltung'ani computer packages arashu computer course ore pee olo naa kepuoi atariyian eniko tenitumia Kuna mashinini, neeji ikarn,o naiko tenelo aibung' peetum ahom ataas esiai Ena computer wena-enkae naitobiru ikardasini naji printer . Ore Ena, na enarikino nisumi oltung'ani te college

Ekeilepunye technology standard enkisuma tenkoitoi naijo eyau nkuapi oolashumba anake eyau enkisuma nalakwa aitataaniki ilo tungani ata tenaa kelakua . Ore teknoloji nedumu enkisuma arashhu enkariyiani tewueji nalakua neyau ayaki oltungani metodua tesimu enye arashu tentoki nalelek naijo kompuyta tenaa kebaiki oltungani ayau neeku enetipat technology tenkisuma oleng.

Ing'asa alotu nilo ene ng'amunyeki iltung'anak tesipitali, ah ninye toshi eji reception. Niking'amuni tinewueji, nikinkilikwanishore oltung'ani oasisho tinewueji. Niliki ajoki iyieu niduare orkitarri tenkopis. Ore pemetii oltung'ani, naa ekiliki, nirrinyokino orkitarri ajoki, kiyieu nikiduareki. Nikiakini oratioti njere tijing'u, enake eanyu, teniding'a, tenetii likae tung'ani tedukuya iyie. Inenkoitoi etipat. Ore peeku ilo, niwoshwosh emilanko enye, nikijokini tijing'u.

Etii apa oltungani onbo otoiuwuoki ninye tolmarei obo apa omena oleng, keji apa ninye Noonyuat. Eiterua apa ninye maisha enye tolmarei lemetii enkiteng nemetii enkine. Etotona ninye ainyangu indapan oontare ooltungana looyiengisho aashu ntare naaye naa nelo alo amirr. Ore ilo tungani naa neas nejia tenkata naado omenoto sii ninye entapa tenang enye . Ore ilo tungani netotona egira anyok omenoto sii ninye mali enyanak neshet enkang enye olmarei lenye neitasheyie. Ore ina neitodolu enyuata kitok oleng naa eitagol oshi ninye pooki tungani otii aborri enkatini enye.

Egirai ayau olbari isoitok aabukoki olbaribara, ore ena naa keji piibori endanyata olbaribara oleng' naa tenelo nesha, nmeonyoo ingarrin arasgu iltukutuki nemenang'aa, eesi ena nitobiri nilepunyeki olbaribara eyauni ilkulukuok naapashipaasha, aponu aitobir iwojitin torrok, nemeimayu enkoitoi, itobiritai ena oitoi aaret iloopeny ena murua

Enkoitoi ena nidim oltung'ani atalakie huduma ,ashu service nikinchooki, naishooki egarri ino, nitaas ai ashu nikinchooki ninye yie makeon, tenelo neeku miata impisai, nibung'ita tenkaina ino, kake iyata tesimu. Ore ena, nitelelek ena okeng'. Amu me lasima pilo aitayu ropiyaiani, pitum aishoi ropiyaiani naibor. Kake idim aterewa sininye tesimu. Enetipat ena amu, mepurrori iropiyiani teleleki.

Ees oltungani ena elo metisiri ilkimojik lenyenak , ataasa nanu ena enkolong' apa nagira alo maatisiri pee atum ataa katii olbuku le sirkali, leoshoto e. Kura ees oshi ena e body esirkali naji iebc, ore ena naa elelek easata, emashini naa kekipuoi apuo ainakili, niaku tayari pee ilo alo aosh enkukuo, aagelu olarikoni liyieu.

Ing'as aing'oru enemirieki ena daa, anaa taa enkoteli, nitum , ningoru enintukuyie inkaik, nilo aing'oru enetonie, te wueji netii olorika netii emisa, nimpotu taa ena daa, paa interu taa adaa, pole pole Anya edaa ino.

Inyang'u esimu sapuk, ni subscribe enkipindi oltung'anak lelo turrurri pookin oishooyo ilomon. Nilo ai follow tolmutandao. Intoki si aidim ainyang'u erredio, aninye enkae oitoi nabo nidim anotie ilomon. Inyang'u si entelefisheni. Ore entelefisheni, nekidim sininye atareto, noto ilomon tenkae oitoi napaashari. Idim si ainyang'u enkaseti. Ore sininye inaaseti, nikincho noto ilomon eenkae oitoi sii.

Eeta dupoto enkingurata e taarifa amu itumoki atayiolo enajito enkop ,itumoki atayiolo enaasitai, itumoki atoduaa ntokitin naishaa nidol aashu naishaa niyas ,eitengenisho taarifa ,uetaa, eutu sii mbaaa naidim aapuonu. Ore teningor taarifa nindim atoliki naijo naaji loshi tungana oolimu enchan nikilikini aajoki ndurra tenaa itii enegum nikilikini aajoki kesha tenata naje nikincho ina teretenayu.

Ore ena naa eret iltung'anak pee etum aibung'a, netum atodua imbaa nagira aasa tewueji. Ore ena naa enetipat oleng tontokiting ekila enkolong, amu idim oltung'ani atipika biashara enye, nelo ninye enelakwa, niidim atodua nagira aasa. Eret sii mibing'a ilarruok oidim ayu neponu ainyalisho, towuejiting oltung'anak. Ore ena, naa kelo ninye adumu empisha ilo tung'ani, tenelo neitajini esaa pookin.

Ekedumuni oltung'ani neyai sukul, naisumieki iltung'anak enchetata orpapit. Nitaarriyiani enikoni tenesheti irpapit, lonkabilaritin ashu staili tofauti. Ore ena, naa idim ashomo sininye oltung'ani nelo, misuma oltung'ani ogira ninye aas biashara enye, nelo mehomoi apuo aisum si enaiko nejia.

Kitodolu ena ebae, naasitai tenkompita. Ore naa, idimayu naa euraroto nagirai autaki oltung'ani, enaidim aitumia aitobirunye mbaa nijo agendas ,ashu dinye empisha, naitoduaya entoki. Elio enkompita tene, nelio esiai naasita oltung'ani, tenkaina enye.

Elio empisha oltung'anak laijo ilapa oironyitai tenkata orbeberu. Elio oltung'ani laijo olashumpai, nelio iltung'anak owoshito orkereri, eponu apuo. Na tening'or naijo irmaabusini. Netii oltung'ani orikito, kake olorok ake sininye, idimayu naa oloitasheki ninche iloorok, apa lina kata. Itarasakini entoki, pee etum atoriko lelo tung'anak ooshito olaini.

Ibelekenya enasiai tenelo, neeku megirai aitumia ena mobile. Ore ena naa enkompita kiti, naitobiruaki, eijo eeta enkarriyiano naijo enoltung'ani. Ore enkata pookin nimigira aitumia, naa eikeno ele taa, ele mwangaza lesimu, neeku melio. Kake ore peeku etooshoki, nilepu ormuangasa openy, ashu teneeku ibung'a oltung'ani airony, ewei nebo.

Itodolu injere kenyokita serkali te ministry e biotisho aibung' oleng' tipat ee ee wenkata nalo entomononi ajing' aji. Ore ena itodolu ajo embaye e tipat ena, enyokitai aapik woitin naapuo Nena tomonok aapuo aiyeng'yeng'are tenkata eishoi enye. Ore ena naa embaye sidai nenarikino nibung' serkali niibung' iloopeny murua ena baye oleng' e maternity. Tenibung', teneret serkali ayau kuna tokitin aitataaniki iltung'anak naa embaye e tipat ena oleng' naa enanyorunoyu.

Enyuata ena natonyua Ministry naitasheki imbaa e teknolojia, ayau enkoitoi naidim oltung'ani atijing'ie olmtandao, eimu WiFi. Naa enetipat ena oleng teneesi, amu ore irkijanani ashu oltung'ani akeyie pookin oidim aitumia esimu enye arashu enkompiuta, na keidim anoto nafasi naidim ataasie esiai teleleki. Ore enyamali sapuk oshi namitiki iltung'anak ees isiaitin, olmtandao, enake ene Internet, naa enkinyang'unoto e bundles. Ore petumi WiFi epesho eserkali, na eret oleng irkijanani araki pooki tung'ani, oidim aitumia esimu enye ataasa esiai.

enetipat ena baye tenkop ang amu eyau oltung'ani imali enyenak osokoni nelotu amirr nelotu netum ilainyiang'ak eidim oltung'ani ateshelu enake ategelu embaye naba anaa enaitiship ninye naa ninye elo alo atum niaku isho iyiok ina uwezo menoto ele tung'ani esiai naasita teleleki.

Anyor nanu enkabila orpaek te Kuna Malin, indim oltung'ani ainosa irpaek tenintokitokie. Kore sii enkae tipat oleng' orpaek naa indim aawa oltinka nilo aidong' nilo aibelekeny nintayunye enkurma nindim ateyiara aitaa orgali. Ninje endaa e tipat naa ninje nalelek naa ninje anyor nanu te Kuna malin nalio tena pisha.

Ore kuna naa isirkon naa letipat oleng' isirkon te murua ang', letipat amu eret iyiook ayaki enkare amu elakwa newokuni, letipat isirkon amu ore tenelo nidurri ore iwojiting' nemiindim engarri aima naa irotokini ilolan nenap ninche neya ine woji nemikitumoki ashom too ngarrin, letipat isirkon katukul.

inyiang'u ormushele tolduka shomo inyiang'u enkirng'o ashu ilo aiko, ayieng enkine ino, iyau irmatunda laijo ovacado tudung'udung'o intokitokie ormushele mewo metimita enkare metanana nkaranga inkiri inonok tenkae moti kando ore pee eku pookin ng'oru esaani tipika orkiti mushele tokoki inkuti kiri tudung'udung'oki irmatunda lijo kulo ore taa inakata netaa indipa aitobiru ena daa.

oletipat oleng ele shani oji ormukongo teneuni ore ormukongo naa indim oltung'ani aawa ahomo atimira nindim sii atudung'udung'o nilotu aitainyie irgoso niya sokoni nintaa biashara ore sii tenkata olameyu naa edung'uni oshi ormukongo nedung'idung'i nitotiyieki inkishu ore poki tung'ani oun ormukongo neesita embaye sidai oleng eret sii ormukongo amitiki osiwuo eya enterit tolchambai ashu teweji nemetii irkeek oodoru nemisho sii enkare ekwet eibok enkare metaa meya sininye enchan tenelo nesha enchan sapuk.

etiship ena siai oleng amu etum olopeny enkiteng imbaa kumok keeku etoponari imali enyenak teishoi onkishu enyenak itum sii doi kule mitoki awok ormugie keeku ketum kule teneeta nkishu enyenak kule emirr nana ale onkishu enyenak netum sii iropiyiani naidim ataasie kulie baa ake enyenak tenelo sii nerew enkiteng sokoni netaa keeta eneoro kerew olashe ning'ua enkiteng nemirr netum sininye iropiyiani.

ekiremishoi neramati intare naa ekerra tenebo onekineji ing'uikini intare ewueji nedaare pemepuo ajing ewueji neunore endaa igerokini intare olchekut oing'orr naa kewoshu nepik inaduo wueji nenarikino nepuo apuo adaare ometaba ana neitoki arriny arew ang ore ena naa kibung'i intare ekerra nemiri enkata natumokini.

enkoitoi yiapa ena nayierishoreki ing'oru oltung'ani isoitok okuni niyau enkima ning'oru irkeek nilotu ninok tiabori ninteleki emoti naijo ena nipik endaa tena kenkiri niyanyu meitotua niyanyu aisho eku elio sii oltung'ani okutita enkima aitopok mibung'a irkeek.

elio oltung'ani oibung'ita en computer ashu en tablet elio owoshitoi empisha ore ena nelio empisha ilo tung'ani owoshitoi tiatua tablet kajo kenkoitoi ena nagirae aibung'ie information oladuo tung'ani kake neoshi naa sii empisha kajo enkoitoi naijo ene IEBC naitodolu enkomom oltung'ani pee etum sirkali ashomo airragie.

Iremo olopeny ele shamba nitobiru ilmutaroni lorishirish beds naunieki endaa pee etum ataa petum nena rishat ataa enkoitoi naing'urarieki olchamba pookin elio sii ajo eeta ele tung'ani inkeenta napikie ena enapeku nalo aun enkare nelio olchamba oiremo nitobiraki esidai.